Koroi kokapchoit, notok kakipchei ak pafit. Ago bandabtai netai eng kapchoit ni, komeche walet neo. Netai komachei kewal kibatinik chondon, kikonam kutu, sikobit kewal ak che mpyuoen, anan kesal kibatinik chuton sikobiit kobor pichait ne kararan en kapchoit niton ak kibatit Pafit niton kakipchei ak kapchoit komakerat barak. Walet ne yachei keyai eng' pafit niton, kokeger barak, sikobit kokararanit, agesal tugul sikobor pichait ne kararan en kapchoit niton ak pafit.